He irio ciakwa iria ndĩaga mũciĩ, ngũrĩtie gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩna harĩ igana, na ndĩcikũragia na kũhanda, ngarĩmĩra na mũico mũico ngagetha.